En yuu oneti chito yekiyoito boishoni, ileinii inetii ileini kwoo olemiiyesirat kele oreet akeng'e, ak en komosto noton nebo Nairobi en NPO, akityo anyun kecheng sait nemondoen chito nekomoe kwoo kolanda emotinwek chekomokying'e akechakwan any arawet kelee arawet netaa en kenyishek elibushek oeng ak tibtem ak muut, noton ko torikit, torikitab ang'wan yono ko chumomos, yekakinet kounono ko kainet chito sait koityi sait nemokying'e komanda inendet.

Tugukab komonut en ireyu ko meset neki nekitepsie tuguk chekekere mii meset nekokinde tuguk chechang kot missing ng'echeret kora neteben takitari ak nini ak in kirait nekindoo beek, beek chuto keboisien yon kiusen kot kiusen rumit ikere kora sobunisiek kole bo komonut kot missing amun toreti kotililit kot komie kora komiten kit kabatit nekindoo tuguk kebongonchin tuguk sikobur komie amo ak keriben amobetyo ak bo komonut kora in kilochi tuguk chekoron ngoroik chemiten sikeriben koristo

Tuguuk chemiyu kotuguuk chebo komonut kot missing ngamun kikeere kele, tuguchu kotoretii kisibtoen somanet, kigeere nitok kakisir kele Coursera kotoretii en ngalek ab somanet,,ak tugul chukakisir en yuh kobo komonut missing ngamun kiboishien en somanet.

Enyu kekere akobo bik chekakoumgei kot mising bichu ko boisiek cheikere chekelach chechang kabur bichu kou bik chetindoi kasit neoe chotok kele contraktaek indojin kit nekiteche kere ichek ole kitektoi kot eng simoit komach kocheng notok nekerkei nechome ichek kotech akichek kosube notok bichu komi kokakoai kasit ne korom nemokyinkei kibwotchi komie akeai komie amu tamakiai komie kakur ichek kogeer kila mtu amu kacham kasit neoe icheket komach kosuben kiit nekimwachin mwalimutnywan kanekamwachin kandoindetnywan.

Boisioni ko boisiet noton nemoche chito ne netilil kot missing, chito nendoo oret elekiotoo mo chito aketugul kityo amun konu shida ake neter yan kioe kasit ni inetii chito ileinii netai yon imoche itoret chito neunii kotilil neungung ak kora kokelach terutik chebo neunek ak asime asime asimemurityi chito nekaumian amun mara komii simdo nebo oeng kora kooche ingen elekioito asimatya itesyi tabusiek alak che indo inendet. Yoche kora inet chiton ileinii yan kabit shida neunoton konetkee kowendot amun istoo stoo ngwonindo wendoet inege

Bokomonut koroi mising en biik ab kokwet anan ot en biik tukul en emoninyon amun kikere kele komomi tukuchu kokonu mionwokik chechang nea en biik amun biik chechang komii en boishoniton nibo vijana sana sana en vijana en barnotik kotere ichek mionwokik chechang amun ndomomi tukuchu kochang biik chetokibek keny en emoni nyon, mii biik chemomoken kii afya nenywanet momoken kii bortanwan kobendi kityok ot elekaba kityok kobendi yotok among'en kole chichotok atebtanyin konee konyose kityok icheket katesta en boishet nekamach icheket komabwatb kole wany tos unee sobenywan.

Kerenyun akopo koroi ko po komonut kot mising mising eng kasarta nekimi en nguni ko emenyo koyoche komi tukuchu amu kikere kele eng tai yon ko kakeboishen tuguk chepo teknolojia kouchu chetoretech eng musoknotetap kasari, chetoretech kenai tuguk chechang. Kii kopo komonut kot mising amun nkot kinet lagok kopoishen eng nguni ko eng tai yon ko icheket chetoretech nguni kenai tuguk alak chekimaimuchi kimakinai. Musoknotet nepo kasari ko ko kit ne kot mising noto nekineti chitukul kopoishe eng nguni amu komomi chito neingen kopoishen kii ko momii kit neinken inendet amu tuguk chechang komi eng musoknotetap kasari kosir chekipo keny. Onginetkei anyun kepoishe kii amu kararan kot mising.

ngeker akobo koroi kekere kele nekit miten en komoswek chechang nia, komoswek chenekit tugul en emoninyon mo ot en emoninyon ineken kityo mi en emotinwek tugul kora. kikere kele kiii komii amun ndamokoroiton kinde kindeot komosta aketugul kondomomii ng'alalet nebo chito ake en ake en komoswek cheterter. kii kotoretech kenai tuguk cheteseta en emotinwek alak, toretech kora inai elemii chito ngo kotiengee kikichop elekikichopto sikoyan ng'alalet ak koyan kecheng tuguk chekicheng'e en emotinwek alak. Kikere kii komiten komoswek chechang amun kikenai kele komomii kii komomii kotomoyoche komomii akichek simoisiek amun simoisiek ak tugukab ak tuguk tugul chebo muswongnotetab kasari ko to moboisie en nguni mie kot misssing komiii koroi amun toretech en tuguk chechang kot misssing chemokimuchi ot keyai echeken

eei amuch abwoti aboyoe boisioniton amun ki kioyoe boisioni kinomiten kasit nekioyoe kokiomoche ang'olochi biik kyuk. kiomoche angololchi biik kyuk, kiomoche ang'olochi biik chechang kot missing en komosta nekikimiten ko kiyach alei chitugul keboisien komosito yuu sikeng'alal keng'alal tugul kekas maoni nebo chitugul. Kerenyun akobo kii koroi ak komie kot missing shida tabu agenge nemiten koni kityo sait ake kenyor chito ngo kouui kot missing amun mara komii chii nekomii yemii bolet komotor kiityingee kot missing, mi ake chito neng'ololi kityo mobokoyin biik alak nafas ak ichek kong'alal. Ake kondoo tienwogik kondoo saut kondoo kobol sautit kwo barak soiti tai konu shida konu tabu neoo noton nemokemuche keng'alal tugul kibagenge

En Yuu kegere agobo chitoo nemiten komosta noton nebo Kenya universities colleges and central placement taretii konyoor lagook che kotare classic ab taman ak aeng kocheeng sugul che makyingei ichegeet sugul memachei ak coursit neimachei koyai kigere en ko chitoo nemiten komasaatoon tyeme kocheeng coursiit ne kararan ne nyoljiin inendet ,tyeme kocheeng coursiit ne chame inendet ago tyeme kocheeng sugul ne Karan nebo muguledanyiin en chamenyiin kiit ko karaan missing amuun tareteech kenyoruun coursiit ne karaan nekiityini tareteech kora kenyoruun sugul nekichame nekikasei takibei kimyeit koit kiit ne uu nii ndamuun nda mamii kit ne uu ni ko though wui kenyoor sugulisheek anan kora though wui kenyoor kasiit ne kararan che machei koyachii biik kasiit nitoon akoot kora ko wui kenyoor sugulisheek che kororon.

Boishoni kobokomonut mising en kokwet kot mising en kamatik chetindo lokok chemeng'echen, lakok cheyoche kerut icheket akobo mionwokik cheterter cheimuche konyor icheket, kiyoe kouni yon tokomeng'ech lokok amun takomi ng'weny kimnotenywan nebo borto, noton neimuche koter mionwokik chechang amoityi icheket, Karan kot mising amun lakok chechang chekirute kouni en inguni komi komie akomokomiondos icheket tun kakoityi kit aketukul neya en bortanywan, kikere komie korak kele kibwat kiit nebo komonut biik chekibwote kouni akoking'en kole lokok komuche korieb mionywokik chekoromen cheimuche kowech borwekwak.